Inkera egirai aisumisha tiabori olchani, itashe ormalimui negira nkera atoni tenkop tiabori irkeek.

Ketii emauai natii katikati etakataka, kake meeta entoki naitiship amu kemanita takataka ena mauai, neeku kitodolu ajo me healthy ina environment natii ina mauai. Neku meeta naa entoki naitiship.

Ee kidimayu pee eret esiai ee internet aitayu esiai empurore oo ropiani tee sirkali amu teneku kirecord sirkali ningerii mpisai pookin najingu nkopisini pookin esirkali okuna pookin nkampunini pookin olopeny nigeri too bukui nigeri tesistem naidim kila mtu atodua metaa kedol pooki eropiani naagira asaikulet teina ministry ashu nagira aisakulet to Nona naa keeku eitodoropa empurore tiatua sirkali

Keidim oltasat ainguraki aibungaki enkayioni enye olorika too nkoitoi are, nabo, tenaa ore engarri lorikan aare ootasha keidim atotona tolobayie pii nengweiki olkijanai lenye olotii kona ,arashuu tenaa keeta olbene keidim aiteleki entoki naitodolu ajo ketii olikae tungani olotu atonie ilo orika, aashu keidim ake atejo ketii oltungani la

Keidim sirkali ekaunti aigero ilkijanani too nkoitoi are. Itodua nkoitoi edukuya na aifix ninche existing positions ekaunti nafasini natii kaunti ninche eidimi aigerie irkijanani nemetii iltunganak arashu iyolo tunganak loidipa aitabai ilarin onare netii siaitin esirkali tenepuo retire, iyolo napasini enye nepiki ilkijanani arashuu eidimsirkali aitai nkulie ampunini ashu aankulie sektas naayeu ilaasak le siai neidim